Yon imoche itogosu Simoingung ako korinai ile mi simoisiek Che lelach Che tinye aldaet ngung komiten Ole ngololchindoi agobo simoisiek chuton si sich nekararan en tugul yon kiale simoit komiten tuguk Che nyolu iger ak imwachi aldaindetngung asi kogonin simoit noton nekararan ne tinye tuguk choton Che kemoche yon kirib simoit ak iger ile miten tuguk alak Che motinye simoingung iwendi Ole miten aldaindengung ak imwachi ilenji amoche simoit age ne tinye tuguk tugul

yoon keteb tugun tuten chekemokyinikee en soet akomenyoru tuguchutet komiten ele mwochindoi kompunit noton neoldo tuguchu en soeti konyolu koker kole yoon kateb olik tugukwak konyolu koker kole kanyorchikee olik tugukwak en sait nenotok nenyolu akoker kora kole yoon monyor olik tugukwak konyolu kotinye nambait notok nenyolu kebirchin akemwochi kelenchi manyoru tuguchukan koyekimwochi koker ele tos koibundo kotor inyorchikee tuguk

Abaibai kot mising abirchi simoit chorwenyun nekikoik keny kengololi tuan anyoru boiboyet ak kagasetab ge neo kot mising yon konyoru kengalal ak chorwenyun ak anai Oleu ak Ole testotai en sobenyin ak atkai tugul tuguk Che yoe yon kigoik keny ongololi ak chorwengung ko nyolu ibirchi simoit Sikobit ibirchi chomiet neitingen inendet amun mie ingeteben chorwet kit neu en kila ak kila kararan ingenai Ole testoi tai en sobenyin ak tuguk Che yoe en atkai tugul kora

Komoche abirchi simoit abule nenyun achilil abirchi chemogenyun netam ayochini kasit miten ortinwek Che nyolu aarorchindo alenji kachilil kit netai anome korok agoti yekaakat ak anai ale mo abule alenji mutyo mising kachilil abirun ago kamoche abirchi abule nenyun nyolu isom nyoetab kaat amun ndimwochi ilenji kachilil buch komesom nyoetab Kat kokere kouon ketangoen nyolu alenji kachilil abirun simoit

Yon kopir simoit olindet sikotepeni kotko miten omitwokik chetam kochome sikonyorchigee anan tukukab koo komiten ortinwek chenyolu ororchi soger ole konyor olindet lokoiwek choton chenyomotin. Olinde nyun konyolu oker ole konyorchigee omitwokik choton chetam kochome sikopit ko baibabit, Ako yoche koraa konyor tukukab koo .Koraa yon momiten konyolu omwochi en mutyonet olenji monyoru omitwokik chetam konyorchigee Kila akolenji oibu en sait nekile sikobaibaiet.

Kait kasit en saishek chekasir en saishek chemanyalu Keit miten elenyalu arorchindo Chito netononwan asikochamwan away atestai ayai kasit miten tuguk chealan kenyoru en Sabet konyalu yangagichilil bagemwaa komie kyaror gei sikobit kokasun Chito noton netononun 1ak kochamun iyai kasit mara kamiten kit nekaba kamanut ako kanyalu ayai atar sanyonen kasit konyalu arorchi Chito netononwan sikokuyo

Okoti choruenyun en indonyo komiten elonomdoi ngalalet mara kokituye ak choruenyun en indonyo kokonyonen akine kwolishe konyolu atoroch korong oborji chomnyet nemi en inendet ak anee nyolu akat ak ateben kineu ak eletestoi taa en olemiten amun maraa miten elelo ok elomenye akanee nyolu ateben anai tuguk chechang cheyoe asikobit konyor akinee tuguk chemokyingee en sobet sanai akanee yoton.

yoon otebe oret ele kiitito suguli komiten ele nyolu ateptaa yoon kowe oret nemongen akonyoru biik chemiten oret oteben olenchini wendi ano orani ak yekaateben momwochini alenchi awendi sugul ateben kityoki olenchi wendi ano orani sanai ole tokyin kee ano yekaranai asip orat notok kityok tor ait sugul ole komoche

Miten ortinwek chenyolu iwolunde yon kenyoru chito nekokoet en oret, miten elenyolu iwolunde kokotienyin, chito nekokoet konyolu kikat anan kewolji kokotienyin en oret noton nekararan ako nebo misto nemie nyolu ketekis amun ichek ko bik choton chetinye koberuret neo kot missing' yon koberur bik nyolu kikat en tekisto noton nenyoljingee bichotet.

Kanyoru taretindet ab kasit komiten tuguk ak oratinwek chenyalu arorchindo ge kit neau yon kagel kasit ko miten tuguk Che nyalu itinye sikekonin kasit nyalu amwachi alenchi atinye kenyishek Ata nyalu koraa amwachi alenchi kirayae nyalu koraa atinye ateboshek choton chenyalchin ak kasit noton neamache nyalu amwachi koraa oliyayaen kasit age Neu niton amun kimache Chito nikiyae kasit age

Yon oyoe boishet ako omokchinigee ateben chemokenyu tuguk tuten siokuyo komie olewendito kazit nyolu atep en kanyekemetab kee anan en komonginetab kee sikemwowon tuguk chotok chenyolu ayai asikobit okuye komie kit netesetai en boishet noton nenyolu ayai nyolu oker ole kokuye tuguk sayai komie kokerkeit ok ole mokto chemokenyun asimokisteon en kasit nyolu orib kasit nekokikon komie sitobur.

Yon okoti choruenyun en indonyo ko miten olekinomdo ngalalet kinam ngalalet ko oret noton nenyumnyum ako netoreti kikatkee ak ongalal chechang ak choruet , yon konyoru netai maran kingetuitosi ko kokoiken konyolu anamen akat korong olenji ibaibai ii ok olenji omunee bik tugul en kongwong yekokomwowon omwochi akanee eletestoitaa ngalekab konyon ak anam ateben tuguk cheyoe anan kit neyoe sikotestaa sobet nenyin komie.

Miten amuneisiek chechang asiobwoti ole chito noton netam kondochin tiendo kotoreti en kosorwek choton chetesetaa tienwogik chito nendochin tiendo kobo komonut kot missing amun makoi kotesetai tiendo komomiten neindochin nyolu komiten inendet neindochin tiendo missing ko en igorwek chekimoche tienik nyolu kondochi tienindet ih sikotestai tienwogik komie ak koboiboenji biik tiendo amun nginam tiendo kowendii komie tor kobek

Miten boishetab biik chon bo biik che woluu amdaet en kutit neter, miten kutuswek che terter ako yo miten tuyet nemii biik chechang che mara moikuitos kutit agee kobo komonut kegere kelee kakicheng biik che imuch kowol en lugait agee asi komuch koguyo biik akichek chon mogose lugait agee missing ko en kanisoshekyok miten biik che yosen ak logok chon miten sukul ko yoche komii chito ne woluu en kutit ne kuitos biik che yosen amun maraa kakingalalen kutit ne kuitos barnotik ichegen

Miten amuneishek chechang siyon kotuiyo choronok kong'ololen ng'alekab tangoita yangakobata kasarta neo missing ko en lagok chenranik anan neranik chon kakoechekitu, miten tuguk chechang chebune neranik amunee netaa ko noondon siyon katuiyo kokotike akotepengee oletestoitai yan kakotar kokotike akonai oletestoitai agetugul konam kobaa ng'alek chebo tangoita choton ko ng'alek chebune ko barnotik saidi kotebengee tuguk choton chetesetai en inguni.

Komonut kengalalen koburetab Keny en Kila ak Kila miten amune chechang sikobo komonut koburet noton nekibo Keny. Amunee netaa koburet nekibo Keny konete biik tuguk chechang, inete biik ole kitepto en ngunii inete biik kibur en misto noton ne kararan amun ngiroktoen tuguk che tesetai ngunii ak chekibo Keny koma kergee kikowalak emenyon ngo tesetai kobendi kenyisiek tai nyoluu keger kelee kokibur en koburet ne uu nekibo Keny amun kikaran kot missing oo kiburtos biik en kalyet ak otebet noton ne kararan

Yon miten kokotiet nebo mirenik kotoche kokotiet en oret noton neter nemakerker ak tachet kobun murenik alak, tibik komiten oteboshek chenyolu kotinye kokerker ak murenik koraa nyolu kotinye oteboshekwak cheter amun yon kikoti ketoche kokotienywan koterit, miten amune koraa nenyolu kenai missing' akobo kokotiet nebo murenik ok tibik nyolu ketekis.

Yon kinamen chito anan yon kakinem chito koek kandoindet komutyin biik che chang ak ngalek che chang amun moche koger kole kanai biik atebosiek chetinye inendet asikoik kandoindet. Amunei age ko amun moche kandoindet koger kole kamwachi biik tuguk che wendi koyochin biik ko kandoindenywan amun kandoindet konyalu kondochi biik komie. Nyalu koger kole teseta biik komie ak komiten en kalyet. Nyalu koger kora kole kayai tuguk choton che chomndoyotin.

Anyiny ngalalet en kasarta noton nemiten igorto ne keboiboenjin. Igorto noton neu igorwek chebo arusisiek ko anyiny ngalek che kemwoe en yoton. Amune che chang si kwanyiny ngalek ko, kemoche asikogas biik alak. Kou igorto noton nebo arusi ko miten tuguk chekemwoe che anyiny che toreti neranik koger ak koboiboet ak kocham arusisiek ak ichek. Agot sigiik kora konyorchinge boiboiyet en ngalalet nekararn.

Yon kakopataita igorwek che chang cheu katunisiet. Miten amuneisiek sikoboiboi biik yon naitos. Amune neta koboiboi biik amun kakimwa ngalek choton che kororon en igorto ne kateseta. Ngemwa ngalek che kororon koboiboi biik kot mising yon naitos. Amune age kora ko en katunisiet konaitos komosta nebo sandet ak komosta nebo mureret, koboiboi mising yon kakopata igoroto sokonoyo ak konai ge saiti konai kole une ago tian pichoto ago yabu ano saiti ak kenoiyo ak keuk tugul agenge.

Miten kamanutik ab kengalal bik en kokwatinwek ba kamanut ngetuiyo bik en kibagenge agengalal amun ngengalal en kibagenge kowendi kotestai baishet en kokwet komie amun ngengalal en kokwet kenae kele tesetai bik komie ako miten bik komie akenai koraa kot ko bendi sukul nyalu en kokwet kosomaso lagok ak kokil gei sigik Koger Kole kakachi lagok Kwak imanda ywan si en kenyishek chebwanen kotaret sikik chwak

Miten amune si sait agenge ana sait age komamuch koterge chito en roriot yon ngalale ak choronok. Amunei netai ko yon ngalole ak choronok chito komara kakimwa kit ne mile biik. Kotamun komi ak choronok ko sait age komamukakse keter roriot amun roriot kora kokararan sait age yon omi ak chorok amun omwae tuguk choton che mile biik amun ongalalen tuguk choton cheteseta en kwenungwong. Mara kokalege choronok, ko nyasin ko karirori buch amun en kit nekamwa chito age.

En tuiyosiek, kotam koyumi kee biik koek biik tuteen tuteen si kong'alal. kotiengee kit nekokibongoni en sainoton amunee netai komara kakeng'alal tugul kipakenge torkoit komosta nenyolu koyumgee biik tuteen tuteen en taban asikobit keng'ololchin kikuiyo kee, saidi akot ko kou ng'alekab kepchechi lagok basarisiek en sugul, yan kakibaa akepangange, yangaketar tuiyet anan yon nekit ketar tuiyet kepcheita biik tuteen tuteen asikobit keng'alal kenai kele kipchechindoono basarisiek laak amun yan chang biik konyolu kepchei koik tuten sikopanganak.

Tugeet ne oo nebo naivas koyoni libanet kobun simoit amun en amuneishek chechang, libanetab tuguk choton chebo naivas kokere kampuninoto kole kararan ngeliban en simoit akoo yekakeliban en simoit ko rahisi elekinemundoo receiptakoo libanet kora kobun simoit ko rahisi kot missing yon mara kobetyo tuguk kora kotor keboisien messejit noton nemiten simoit kibarta sikenai kele kakiliban iman makerge ak yan kakiliban kikoito en eut, ngeliban kikoito en eut komoche ko ui kot missing lee.

Ndonyon noton nebo maasai ,anan ndonyon noton nendochin maasaek koreu kiprutoinik chechang konyokoker tuguk amun maasaek kochome tuguk choton chebo lelesta kou tuguk chebo ngoroik koo kikinopchi sonoek chechang chelelesandos kobwonee kiprutoinik chechang konyokokere ngoroikwak amun kacham sonoek chekikinopchi ngorionitet ,che ngilach akebendat kobolote akot konemu sautit noton nekararan nechome biik, maasaek kora koo chome tuguk choton cheileslesoni biik.

Imuche akon korogutikab kerichek chekiteren Covid-19,mianitet ko miando nekikait en kenyitab elfusiek aeng ak tiptem ,mianiton king'okait kokikerke ak miando noton nebo ting'oek ,kilole chito akong'ung;u serut kou ting'oek, akokose konyikis tekenyin en kabuset, miten karokutik chebo kerichek, kerichek cheu chepindoronikab ting'oek komuche kotoret kokirinda mianitet nibo Covid amun mianiton kokerge ak ting'oek ako ting'oek keboisien chepindoronik asikobit.

Miten boisiet neyoe kipakennge noton nebo temik en roptaetab tuguk chekitemisien ak iibunet kora nebo tugukab temisiet kipakenge koker kora kole kanyorchike temik tenderek choton chekimine nyolu koker kora kole kokiib tenderechuton en betut ak kasarta nenyolu asikeboisien en kasarta nekararan nenomegee ak minetab minutik. Boisiet ake koyumii biik kipakenge akong'olochi akobo betut nekiibu ak betut nekiroptoo tugukab temisiet.

Miten ortinuek che chang cheimuche keboisien kitogos nyorunetab chemungaraikab tugukab kiagik. Yoche keger kele kanyor kiagik tuguk choton cheboisien. Miten tuguk chekeboisien biik choton che ribe kiagik koger kole kanyor chemungaraik chetinye tugukab kiagik. Kit agenge ko nyalu kopangan tuiyet ne nyalu kongalalen elenyorundo chemungaraikab tuguchuton. Kor yekipangan tuiyet kemwa agobo betut nenyalu kobwa chemungaraik koip tugukab kiagik en kasarta noton.

Miten oratinwek chekeboisien sikenyor chemung'araik chekoikoi akites kelchin nebo alyetab tuguk alyetab tuguk konyolu kokararanit asikopit kenyorchike tuguk choton cheimokyinike oret netaa neiboisien sinyoru chemung'araik chekoikoi konyolu itinye simoit anan nyolu iepchi it redio, amun kasarta ake kemwoe en redioisiek akobo chemung'araik konyolu iepchi it sinam nambeshekchwak asikobit ichenge chemung'araik chekoikoi akites kelchinoik.

Miten kewelitiet en oretab oliet kobun soet komami walunet. Mi ortinwek cheibe isue ak isaisan kewelitionito. Oret ne tai konyalu kenai kele testoi tai ano alyet nebunu soet. Nyalu inai ak iguye biik choton che indochin ngalekab soet asinai kit nenyalu iyai. Miten kora tuguk cheimokyinige ko nyalu iger ile kakinyor tuguk choton cheiboisien ak tuguk chetoretin iboisien. Kararan kisaisan kewelutioni simatakopit

yon aaldoi rurutikyuk kobaa sang kobunee ole tabanat momoche kobun rurutikyuk mong'irito amun mii amuneishek chechang amunee netaa koo ngobun oleitabanat inyorchinigee tuguk komie bendi rurutiguk komie akinyorchike rapisiek chenyolchingee ak rurutiguk ,makerkee ak yan kealde kobun mong'iritoisiek, mang'irito komuche koib rurutiguk akonyokong'alin kokonin rapisiek chemonyolu koyamngee ak rurutiguk ,mang'iritoisiek kokere kole kanyor kii agichek koboisien oret noton nebo lembeita sinyokong'alin.

En gaa anan kokwenyun, kotam aaldechin aalik icheket rurutikyuk, mooldechin chemung'araikab gaa akoo mokochin kora kipakenge nebo temik miten kerenyun sikai abwat kounito, yon korurwon rurutik alan yon karurio minutikyuk akoikoe aipchi aalik icheket amun anendet newendi akonyor aalik tokoch en tokoch akeng'alal akoker rurutikyuk icheket akomwowon alyetab rurutikyuk, mie niton kot missing amun anyorchinikee tuguk chekomokyinigee koyop aalik amun koip kobaa icheket.

Oliet neo kot mising nosiche en minutikyuk ak kiagik. Minutik yon kamin ak korurio komie aibe koba oliik ak aalde ak anyorchige oliet noton ne kamakyinige en minutichoton. Kit age kora agobo kiagik ndabai kiagik kochanga ko karun en kenyisiek chebwone anyorchinige oliet ne kararan neo mising amun kagonon kiagik chuton che kachanga amut koba elekialen ak agoite ak kegonon rapisiek che imuch inyanamen mungarenyun age. Kikotoreton minutichutet ak kiagik anyorchige oliet.

Miten kewelutik cheechen che anan anyoru yon achenge chemungaraik. Chemungaraik koterter ago bendiyen alyet neterter. Miten chemungaraik choton chebo kiagik ak komiten chemungarainik chebo minutik. Miten kewelitiet ne korom mising ko mara acheng chemungaraindet komanyoru. Kewelutiet age achengate. Mara anyoru chemungaroindet lagini mokikosyine en olyet nebo tuguk che kamoche. Mara mwoe chechik amwoe chechuk en komosta.

Yon aaldoi rurutikyuk ii komiten kewelutik cheanyoru amun mara aalde rurutikyuk en alyet nemonomegee ak rurutikyuk ,kewelutiet netaa koo mara karurwon minutik komie, mara atinye rurutik chechang lakini kanawe aalde anyorchikee rapisiek choton che tuten chemonomegee ak rurutikyuk koimon nito missing amun awendi hasara amun chang rurutik chekokoite lakini kokikonon rapisiek chetuten chemo.

Miten oratinwek chekeiben chego sikoribok kongeten imbar agoi ne lue. Yon kewe chito igei teta ko nyalu imiten inyegen ago manyalu komiten lagok che mengech amun imuch kotangoi kotor koserta chego komait elenyalu koit. Nyalu koripke mising chito noton ne mi imbar asikorip agine chego komaserta. Nyalu ko chito ne panganat nengen elekiripto tuguk cheu chondon.

Tam amine ng'endekab chumbek en gaa abwote missing akobo chemung'araikab ng'ende chuto mitten amune si amine ng'endechu, ng'endekab chumbek kochome missing chemung'araik kokararan ngemin sikeipchi chemung'araik kobakwal ng'endechutet yon kakorurio, ng'endekab chumbek koo yon kiale koo makali missing lakini karon karimin ako rurun ng'endek komie inyorchinigee inyorchinigee rapisiek chechang konyil.

Ng'eme alyetab tuguk chemi mbar kemeut kot missing, amun kemeut kobore tuguk chechang chekakimin en mbarenik, kemeut ko yon momiten ropta ako ropta kemokyinge sikorurio minutik komie, koyon momiten ropta yon koet kemeut kobore tuguk chekebwotchini ile rurtos kot missing koyon morurio tuguk ko kang'em alyetab tuguk chochemi mbar amun momii kit nenyoru amun momii tuguk chekorurio en mbar cheimuch iip akibekochi chemung'araik sinyoru rapinik.

Kikotoret temisiet katiagetab kimnotetab sobet en Kenya ak mungaretab ngweny, amun kin ko kakwo barak alyet noton nebo tuguk chekiboisien en kaa kobwat biik chechang kole kaikai ketemis sigopit kenyor tuguk chekiame ak kenyor chekiloche kora. Kigochi kimnatet biik che chang koyai kasisiek asigopit konyorchige tuguk che ame ak tuguk che kiboisien. Kigotaret temisiet katiagetab kimnotet ab sobet noton nebo emenyon nebo Kenya.

Miten amune si biik choton cheribe kurgotik en urerietab hockey ko tindo tuguk che kiripenge. Yoche kotinye tuguk che kiripenge amun orerionito ko ureriet neimuch kiyumisan nge amun kiboisien tuguk choton chekimen en borwek. Nyalu keger kele kakirip biik che chesoni urerionito asigopit kotestai kourereso ak koba koit olelo. Nyalu kora keger kele miten tuguk chekeriben ke asikopit kerip sobonwekab che chesondos.